Nĩ ndĩrona mwana wa cukuru anyitĩte thimũ, akĩonania wĩra ũrĩa arutĩte gũtũmĩra thimũ ĩno yake. Thimũ ĩno nĩ ĩratũteithia kuona ũrĩa maũndũ ma thikũ ici, marateithia gũtũarithia na mbere gĩthomo.

Hena mũtumia, ũnyitĩte mahũa, na thimũ e mũkenu mũno. Ona nyingĩ mwena ũyũ ũngĩ hena mũtumia ũngĩ ũnyitĩte thimũ akĩhũra mbica ũcio wĩna mahũa, andũ aya nĩ akenu mũno nĩ kũheo mahũa.

Ũyũ nĩ mũrimi na ahana tarĩ mũrĩmi wa nyanya e Greenhouse-ĩnĩ yake, na nĩaroneka e mũkenu mũno tondũ nĩ cihana ta ciciarĩte wega.

Ũndũ ũyũ arĩ nĩguo kũhanda, ingĩruta mũndũ na kũmwonia ũrĩa agĩrĩirwo kwenja mĩtaro mĩega, ningĩ no ndĩmuonie, ũrĩa agĩrĩirwo gũcagũra mbegũ, nĩgetha ahote kuona mbegũ ĩrĩa njega biũ ya kũhanda.

Ũyũ nĩ mũrĩmi ũnyitĩrĩire gacaũ gake kana, nĩ aroneka e mũkenu, tondũ ng'ombe yake nĩ ĩciarithĩtie. Ona ningĩ ndona ũndũ ũyũ ndĩciragia mũrĩmi wĩ rutĩire kũrora mahiũ make wega.

Ndona kamwana gaikarĩte kando wa kompiuta, nyonaga mwanake wĩbundithĩtie gũtũmĩra kompiuta yake, gũthondeka mbeca kana kwĩruta maũndũ maũndũ mangĩ maingĩ nĩgetha ahote kũmatũmĩra gũthondeka mbeca.

Haha nĩ ndĩrona ngari na nĩ ndĩrona mbũri ĩ thĩiniĩ wa ngari. Nĩ ndĩrakenio nĩ mbũri ĩno gũkorwo nĩ ĩrahota kũona ũrĩa mũndũ aiguaga e ngarinĩ ona ningĩ nĩ ndĩrakenio nĩ ngari ĩno tondũ nĩ ndĩrona mũrĩmi ũhotete gwĩbanga na mbeca ciake cia ũrĩmi nginya akahota kũgũra ngari.

Ũndũ ũyũ wĩkagwo na kwamba kũhanda nyeki nyingĩ, nyeki ĩyo ĩkarekwo ĩkũre wega, ĩgacoka ĩgatuo, ĩkomithio, ĩgacoka ĩkohwo hamwe, nĩ getha ĩtuĩke kĩndũ kĩmwe, ĩgacoka ĩgabokerwo ĩgekĩrwo ngari-inĩ, nĩ getha ĩkendio.

Kĩndũ gĩkĩ arĩ nĩguo ũrĩithia wa ngũkũ, nĩ ũrĩ bata mũno rũrĩrĩ-inĩ rwakwa, tondũ nĩ rũteithagia andũ kuona matumbĩ. O na nyingĩ nĩ rũteithagia andũ kuona ngũkũ cia kwendia nigetha andũ mone nyama na arĩa mararĩithia ngũkũ ici mone mbeca.

Gũkũ nĩ gũkama. Ingĩruta mũndũ gũkama na kũmuonia ũrĩa agĩrĩirwo kũingĩria ng'ombe njoku, ona ningĩ ndĩmuonie ũrĩa agĩrĩirwo kũmĩoha magũrũ nĩ getha ndĩkagũthe iriia iteke. O na ningĩ nĩ ngũmũbundithia kũhaka nyondo maguta nĩ getha ĩkorwo ĩ ũhũthũ gũkama ng'ombe.

Ũndũ ũyũ arĩ nĩguo kuongithia tũcaũ, nĩũcenjetie mũno gĩcigo-inĩ gĩakwa, tondũ thikũ ici andũ matirekaga tũcaũ twonge kuuma ng'ombe-inĩ, no nyingĩ makamaga ng'ombe ĩyo, magacoka makahe tũcaũ iria rĩu kuuma thuburia-inĩ na ndoo-inĩ.

Gũkũ nĩ kũrĩithia kwa mbũri, mbũri rũrĩrĩ-inĩ rwitũ cirĩithagio na gũtwarwo rũru, cigatinda cikĩrĩithio mũthenya mũgima, cigacoka cikaheo maĩ, cigacoka rwainĩ rwa kinya, cigacokio mũciĩ cikahingĩrwo kiugũinĩ gĩacio, cigeterera mũthenya ũyũ ũngĩ nĩgetha citwarwo rũru.

Haha nĩ ndĩrona ng'ombe thaka mũno, na nĩndĩrahota gũkenio nĩ ng'ombe ĩno, tondũ ĩna maguoya mathaka, no ona ningĩ nĩ ĩhana ta ĩna ũgima mwega wa mwĩrĩ. Ona ningĩ nĩ ndĩrona nyeki thaka mũno, koguo ng'ombe ĩno nĩ ĩrahota kũrĩa na ĩkahũna.

Ndona ũndũ ũyũ arĩ nĩguo marũa kuma rũhonge rwa igoti Kenya, nyonaga mũKenya ũrĩa wikarire thĩ, na eka jukumu yake ta mũKenya arĩ nĩguo gũcokia magoti make.

Haha nĩ ndĩrona mũgũnda mũnene mũno, ona ningĩ nĩ ndĩrona mbarathi igĩrĩ, ona ningĩ nĩ ndĩrona mũirĩtu, ũhana ta arathiĩ gũtwarithia mbarathi icio, mbarathi ici nĩ cihana ta ciĩna ũgima mwega mũno wa mwĩrĩ.

Ũndũ ũyũ arĩ nĩguo kũrigita nyamũ, nĩũrabatara ũkorwo ũthiĩte cukuru nĩgetha ũgabundithio, morwaru ma nyamũ, ona ningĩ ũgabundithia nĩ ndawa irĩkũ ũrabatara nĩgetha ũhote gũthondeka nyamũ mĩrimũ ĩtiganĩte.

Ũndũ ũyũ ũratũma ndĩcirie ũyũ nĩ mũrĩmi wĩna kĩo mũno, mũrĩmi ũgĩte onakorwo ndirĩ na mũgũnda mũnene, no nginya nĩme, agetha makũnia, agekĩra tĩri, agacoka agetha mbegũ ciake na akahanda.

Nĩndĩraririkana rĩa mbere gwĩka ũndũ ũyũ arĩ nĩguo kũhanda mbembe, ndiowĩ maũndũ maingĩ megiĩ kũhanda, koguo ona ndiowĩ njagĩrĩiirwo gũtũmĩra mbembe irĩkũ na bataraitha ĩrĩkũ. Nĩndathire ngĩgũra mbegũ o iria ndagũrire, na ngĩgũra bataraitha o ĩrĩa ndagũrire na ngĩhanda. Nĩndonire maruta no ndionire mega ta marĩa yonaga thikũ ici.

ĩĩ kĩndũ gĩkĩ nĩkĩonekaga kaingĩ gĩcigo-inĩ gĩakwa. Kĩndũ gĩkĩ arĩ nĩkio mbũri nĩgĩtũmagĩrwo na maũndũ maingĩ matiganĩte. Ũndũ ũmwe nĩ gĩtũmagĩrwo gĩta nyama, ona ningĩ nĩgĩtũmagĩrwo gĩ maruta ma kanitha, ona ningĩ nĩkĩendagio nĩgetha mũrĩmi one mbeca.

Ndona ũũ ndĩciragia ũyũ nĩ mũndũ ũthire nduka agũra indo na aheo rĩthiti ya kuonania indo iria agũrire, na kuonania mbeca iria atũmĩrire o kĩndũ-inĩ kĩrĩa agũrire.

Ndona ũndũ ũyũ ndĩciragia aya nĩ andũ marutaga wĩra wobicinĩ ĩmwe, na aya marũgamĩte me gũkĩte he ũmwe wao, nĩ getha ahote kũmatarĩria ũrĩa magĩrĩirwo gwĩka kaũndũ ge kũmaremereire.

Ndona ũndũ ũyũ nĩ ndĩciragia ũrĩa akenya mahetwo kanya gakũmenya mũndũ mothe megiĩ mawatho ma Kenya, mũndũ no ahote kũingĩra haha, na athome maũndũ marĩa mothe agĩrĩirwo gwĩka, nĩgetha gũbuata mawatho, na maũndũ marĩa atagĩrĩirwo gwĩka, tondũ eka maũndũ macio nĩ arathiĩ mũkĩra na watho.

Kĩndũ gĩki kĩna bata mũno, mũno mũno thikũ ici rĩrĩa thĩ ĩracenjia. Kĩndũ gĩkĩ nĩ gĩteithagia andũ gũthiĩ hau na kũrutithia maratathi mao bata marĩa marahũthĩra no ona ningĩ kũrutithia marũa marĩa mangĩkorwo makĩbatara.

Ndona ũndũ ũyũ nĩ ndĩreciria ũrĩa thĩ ĩracenjia na o na ningĩ ngona o na ũrĩa ciana irĩa cikaraga gicagi-inĩ na matũũra marĩa nĩ maritũ gũkinyĩrwo nĩ maũndũ, makinyĩirwo nĩ maũndũ ma tekinoronjĩ, na ũrĩa makenete nĩ ũndũ wa kũmenya gũtũmĩra kompiuta.

Ndona ũndũ ũyũ ndĩciragia aya nĩ andũ arĩa matũtungatagĩra rĩrĩa tũratũmĩra ndege. Nĩo mamenyaga tũkũrĩa kĩĩ, na nĩo mamenyaga kĩndũ gĩgĩthiĩ na mbere megũteithia atĩa, nĩ getha kũrigĩrĩria gũkorwo na thĩna wothe ndege-inĩ.

Ĩno nĩ website ĩrĩa mũndũ angĩthiĩ ahote kũgũra indo ciothe iria arabatara, no ahote gũcokia indo ciothe iria atarenda, na no ahote kuona ũteithio angĩremererwo nĩ kĩndũ. Niĩ ngĩtũmĩra website nĩ ngenaga mũno tondũ nĩ hotaga kuona mathaa makwa nĩ marahũthĩka wega, na to nginya ndĩtware nduka-inĩ nĩgetha ngũre indo iria ndĩrabatara.

Kĩndũ gĩkĩ arĩkĩo thibitarĩ ya ciana na ya andũ agima, nĩ kĩonekanaga mũno gĩcagi-inĩ gĩakwa, na nĩ kĩhũthĩkaga, na andũ gũthiĩ kũu kũrigitwo. Niĩ nĩ hũthagĩra kĩndũ gĩkĩ na gũthiĩ kuo, gũthimwo kana gũteithio rĩrĩa ndĩna thĩna wa mwĩrĩ.

Haha nĩ ndĩrona andũ aingĩ na nĩ tũrona mũndũ ũmwe ũkometio handũ . Andũ aya mahana ta meroreire mũndũ ũyũ, mũndũ ũyũ ahana ta e mũrũaru na e gũtwarĩtwo thibitarĩ nĩ getha ahote kũrigitwo.

Hha nĩ tũrona andũ aingĩ marũgamĩte athuri na atumia hamwe, ona ningĩ nĩ tũrona marĩtwa mandĩkĩtwo atumia arĩa me tekinoronjĩ-inĩ, kũoguo mũcemanio ũyũ ĩta uma wa atumia arĩa marenda gwĩbundithia na kũmenya maũndũ megiĩ tekinoronjĩ.

Rĩrĩa ndona ũndũ ũyũ, ndĩciragia ũrĩa thimũ ciũkĩte gũcenjia maica maitũ, tondũ thikũ ici, mũndũ no ahote kũrĩha gũtũmĩra thimũ yake, kũmenya ũrĩa andũ ao marathiĩ nambere gũmĩra thimũ yake, na nĩndĩrona thimũ cirateithia andũ othe, kuuma andũ a amawabici, nginya andũ a thoko.

Ũyũ, nĩ mũtumia ũgũthiĩte thibitarĩ nĩgetha ahote kũmenya nĩkĩĩ mwĩrĩ wake ũramũthumbũra. Nake ũyũ nĩ ndagĩtarĩ ũramũthima nĩgetha ahote kũmenya maũndũ marĩa mothe marathiĩ na mbere thĩiniĩ wa mũtumia ũyũ, nĩgetha ahote Kũmũrigita wega.

Haha nĩ ndĩrona mwanake ũrũgamĩte anyitĩrĩire kompiuta yake, na nĩ ndĩrona waya nyingĩ cia thitima, na nĩ ahana ta ararora waya-inĩ icio kũmenya nĩ kĩ kĩrathiĩ na mbere, na ningĩ akaroraa kompiuta-inĩ yake, nĩgetha ahote kũmenya ũrĩa angĩthondeka thĩna ũcio.

Nĩ menete ũndũ ũyũ mũno, arĩ nĩguo gũteanga takataka kũndũ o gũothe. Menete ũndũ ũyũ tondũ, nĩ gũthũkia tũrathũkia mathingira maitũ, mathingira marĩa twagĩrĩirwo gũkorwo tũkĩmenyerera, twaga kũmenyerera mathingira maitũ, nĩ ithuĩ tũraikara kũndũ kwĩna gĩko, ona ningĩ tũgakorwo na thĩna, tondũ nĩ raithi kũgĩa maũrwaru marĩa maumaga mathingira-inĩ mena gĩko.

Haha, nĩtũrona ciana cikarĩte thĩ rambu-inĩ yao ya kompiuta, cigĩbundithia gũtũmĩra kompiuta. Ona ningĩ nĩtũrona mwarimũ, arũgamĩte hau akĩrora nĩkĩ mareka, nĩgetha ahote kũmonia harĩa matareka wega.

Aya, nĩ abirha a borithi, na bata wao, nĩ kũiga thayu bũrũri-inĩ, na ũgitĩra akenya kumana na mogwati o mothe. Andũ aya, nĩ magĩrĩirwo gũthikĩrĩria maũndũ o mothe marĩa akenya mangĩmarehera, na mahote kũmenya ũrĩa mangĩka kũmateithia.

Haha nĩtũrona mũndũ ũrathiĩ kũĩngĩra supermarket. Na mũndũ ũcio nĩ tũramuona mena cũnja akĩmũrora, nĩgetha gũtigĩrĩra mũndũ ũyũ ndarĩ na kĩndũ kĩrĩa atagĩrĩirwo gũkorwo nakĩo akĩingĩra handũ hena muingĩ wa andũ.

Ĩno, nĩ macini, ĩrĩa ĩtũmagĩrwo nĩ andũ arĩa matangĩona, nĩgetha mahote kwandĩka. Macini ĩno nĩ yabata mũno, tondũ nĩ ĩteithagia andũ arĩa matarĩ na maitho, kũhota kwandĩka, ona ningĩ, kũhota gũthoma maũndũ mandĩkĩtwo.

Ũndũ ũyũ ũratũma ndĩcirie ũrĩa ciana cia thikũ ici ciĩna mũnyaka tondũ nĩ cikũhota gũĩbundithia gũtũmĩra maũndũ marĩa mokĩte ta magũtũmĩra thimũ, na magũtũmĩra kompiuta, hatarĩ gũtinda magĩetha mũno, tondũ nĩ mareheirwo cukuru-inĩ ciao.

Nĩ ndĩrona atumia aingĩ marũgamĩte hamwe na nĩ hahana tarĩ kũruga mararuga kana gũbundithio marabundithio ũndũ wa kũruga makĩaragia ndeto cia bata, na ũndũ ũyũ nĩ wa bata mũno tondũ nĩ ũteithagia kũrehe andũ hamwe na gũteithania rĩrĩa mabatara.

Mbica-inĩ ĩno nĩtũronio ndagĩtarĩ, na nĩtũronio atumia manyitĩrĩire ciana ciao. Ndagĩtarĩ ũyũ, nĩaroneka akĩarĩria atumia aya, nĩgetha ahote kũmenya nĩ mathĩna marĩkũ ciana ciao cĩĩ nacio, na ahote kũmateithia. Nĩaroneka e mũkenu mũno, gũkorwo akĩhota gwĩka ũũ.

Ici nĩ cabaci, na smokie. Ndugaga cabaci na kwamba gũkanda mũtu, ngekĩra mũtu, ngacoka ngekĩra gacumbi na gacukari kanini, ngacoka ngekĩra maaĩ ngakima nginya wiguithanie, ngacoka ngagaragaria cabaci ciakwa, ngahaka maguta, na cigatuĩka cabaci. smokie nacio ndĩcikagia maaĩ-inĩ, cikamba cigatherũka, ngacoka ngaciũmĩthia na maguta hanini.

Haha hena twana, tũhana tatũrathikĩrĩria rwĩmbo, na kamwe karoneka gakĩenda gũĩkĩrĩra gaka kangĩ kĩndũ matũ-inĩ, nĩgetha gathikĩrĩrie rwĩmbo, na karoneka gegakenu mũno, nĩgũkorwo kamenyete gũĩka ũndũ ũyũ.

Ndĩreciria aya nĩ andũ mokĩte kwandĩkithio, nĩgetha mahote gũĩka ũndũ ũrabatara mũndũ akorwo andĩkithĩtio. Ona ningĩ nĩndĩreciria imwana ici nĩcihotete kuona wĩra, nĩũndũ wa gũĩbundithia kũruta wĩra na kompiuta.

Ũyũ nĩ mũcemanio ũrathiĩ nambere. Andũ aya memũcemanio-inĩ ũyũ, nĩmaroneka nĩmarahũthĩra kompiuta ciao, nĩgetha kuona ũhoro ũrĩa magĩrĩirwo gũkorwo makĩarĩrĩria mũcemanio-inĩ. Mũcemanio ũyũ nĩtũrona andũ aya nĩmaheirwo maaĩ makũnyua.

Gũĩka ũndũ ũyũ, mũndũ nĩ arabatara akorwo ena ũmenyo wa gũtũmĩra kompiuta, amenye maũndũ marĩa arabata, nĩgetha gwakia kompiuta ĩyo, nĩgetha kũhota kũhingũra maũndũ marĩa me thĩiniĩ wa kompiuta ĩyo.

Haha nĩ nduka-inĩ, na ũyũ nĩ mũndũ ũthiĩte nduka-inĩ ĩyo kũgũra, nĩndĩrona mwendia akĩmwarĩria akĩmũria indo iria arabatara, na nĩtũrona indo iria cirendio haha, tamandathi, mĩthuguiti, ona ningĩ nĩtũrona mwendia ũyũ ena M-pesa.

Nĩtũrona mũirĩtu, ũikarĩire wheel-chair -inĩ yake akĩruta wĩra kampyuta-inĩ. Nĩtũrona ũrĩa kompyuta ĩno ĩramũteithia, tondũ tonginya ahote gũthiĩ wĩra nĩgetha ahote kũruta wĩra wake, no nĩ arahota kũruta wĩra wake arĩokũrĩa arĩ, ategũthiĩ wĩra na thĩna ũrĩa enagwo mwĩrĩ.

Ĩno nĩ bengi, ĩrĩa yakĩtwo nĩgetha kũhote gũteithia andũ arĩa mangĩkorwo mena thĩna na maũndũ mao mabengi. Ona ningĩ mũndũ angĩbatara kũruta mbeca kwa haraka no athiĩ haha, na ahote gũteithio.

Ndona ũũ, ndĩciragia ĩno nĩ cukuru njake wega mũno, na ĩgathakara, na nĩyakĩtwo tũcĩra twega twa kũhetũkĩra. Ona ningĩ ĩna irathi njega na nyingĩ iria arutwo mangihota gũthiĩ na mathome.

Gũkũ nĩ gũthomithia ciana. Gũthomithia ciana nĩ kũrĩ bata rũrĩrĩ-inĩ rwitũ, tondũ nĩrũtũmaga ciana cikorwo na gĩthomo kĩrĩa cirabata maica-inĩ mahau mbere. Ona ningĩ, arutwo arĩa merutĩire gũthomithia ciana wega, nĩmatũmaga ciana cikũre ciendete gĩthomo.

Ĩno nĩ conda, nyuaga conda na gũkũnũra, ngacoka nganyua kanini kanini nginya ĩthire. Rĩmwe nĩnyuaga conda ĩhehu, kana rĩmwe ĩtarĩ henu mũno. Ona rĩmwe, nĩndĩyanagĩria conda na kĩndũ tamũthuguiti, kana keki, kana mũgate.

Haha nĩtũronio kana, kanyitĩrĩire thimũ, na kana gaka nĩgekĩrĩte indo cia matũ, iria itũmagĩrwo gũthikĩrĩria, ningĩ nĩtũrona kana gaka gegakenu mũno, na nĩkaigĩte kĩara mbere, gakĩonania ũndũ ũyũ nĩ mwega.

Ndona ũndũ ũyũ ndĩreciria ũrĩa tekinoronjĩ yũkĩte gũteithia maũndũ mothe nginya ũrigitani-inĩ. Tondũ ũyũ nĩ mũrigitani ũratarĩria mũrũaru wake, gũtũmĩra thimũ, maũndũ marĩa mothe onete mwĩrĩ-inĩ wake, akĩmũtaragĩria o kahora o kahora.

Ũndũ ũyũ wĩ bata mũno rũrĩrĩ-inĩ rwakwa, tondũ nĩ ũhotaga kũrehe andũ hamwe. Ona ningĩ nĩ ũhotaga gũbundithia andũ maũndũ maingĩ matiganĩte. Ona ningĩ, andũ nĩmahotaga kuona maũndũ marĩa mangĩka, nĩgetha gũtwara mĩtũrĩre yao mbere.

Ndona ũndũ ũyũ, ndĩciragia ũyũ nĩ mũndũ wĩna kĩo mũno, wĩrutĩire agathondeka indo ici na moko make, agacoka agoka gũciendia, nĩgetha one mbeca. Ona ningĩ, nĩ mũndũ ũrenda gũtwarithia ũndũire nambere, tondũ nĩ athondekete indo, cihana cia ũndũire.

Ndona ũũ, ndĩciragia ĩno nĩ cukuru, ĩrĩa ĩtĩkĩrĩte gũbundithia maũndũ ma science na tekinoronjĩ, ona ningĩ nĩ cukuru ĩrateithia andũ kũmenya maũndũ matiganĩte matekinoronjĩ o ũrĩa maracenjia.

Ũyũ nĩ mũruti wa wĩra supermarket ũrabanga indo nĩ getha agũri moka kũgũra makore kĩndũ kĩigĩtwo harĩa kĩagĩrĩire gũkorwo na matigatinde makĩũrũra magĩethaga maguta kũndũ kũrĩa mũtu ũkoragwo ũbangĩtwo.

Gĩkĩ nĩ kĩrathi, na kĩrathi gĩkĩ kĩna ciana na o ciana ciĩna kombiuta gatagatĩ-inĩ kao, ona ningĩ ciĩna mabuku. Ciana ici cihana ta ciabundithio ũrĩa ciagĩrĩirwo gũtũmĩra kombiuta ici.

Ici nĩ ciana ciũkĩte cukuru gũthoma na cukuru yao nĩta ĩtarĩ na irathi kũoguo ciana ici cirathomera nja, cikarĩte rungũ rwa mũtĩ na cikarĩire tĩri, mwarimũ wao nĩ aroneka nĩ aigĩte rũbaũ mũtĩ-inĩ nĩ getha ahote kũmandĩkĩra kĩrĩa aramabundithia.

Ũndũ ũyũ ũratũma nyone imwana iria ciĩrutĩire gũthiĩ cukuru gũthomithio ũrĩa ciagĩrĩirwo gũtũmĩra kombiuta, tondũ thĩ ĩno nĩ ĩracenjia na maũndũ maingĩ marathiĩ gũtũmĩra kombiuta nĩ getha mahote gwĩkĩka.

Ĩno nĩ rumu ĩhana tarĩ rumu ya wabici ĩrĩa andũ matũmagĩra gwĩka mĩcemanio, nĩ getha kwarĩrĩria maũndũ ma wabici yao. Wabici ĩno nĩ ĩthondeketwo wega na ĩkaigwo metha na itĩ thaka.